En yuu okere boyot nemii imbarenyin nebaibai nebute kawek, akere olee kokobut konyit kirait netindo kawek chebiriren ak ko chemiten tabandanyin kora chenyolilen kotinye kora lokoek chebiriren, iboru any kolee any ii, boiboiyet neoo ingemin tukuk cherurtos, ingemin minutik cherurtos.

Amuchi aror kiit neteseta en ireyuu, kiit neteseta en ireyu ko okere okere biik chebute nyanyik chekakimin en imbar, ak ko okere aany olee nyanyi chuton any ko kororon kabisaa okere akot biichuton chukobute nyanyichu koboiboi kabisaa amun en nyanyik chekobut chekororon ak ko okere an olee bichu any ii karatkee ak angonok karatkee ak lesoishek, so iborwech any kolee any nyolu keyoe kasit ko echek ko kii kiboitinik.

Bo komonut koroi en kokwet nyun amun toreti bik keteme imbaret neo en nyumnyumindo kosir keiboishen mugombet Nebo eunek Kiger bik kab Kokwenyun Kole kaigai koroitet ketemishen en imbaret amun boishe en nyumnyumindo AK en chokinet kosindan mogombet nekiteme AK eut Nebo oeng KO ngoboishen Kore koroi getemen imbar jotemokse mbaret kabisa mou yon kakitem AK eutkotko koruna kemin minitik guk Chito korutu ko koronikitu kabisa .